Alindet; ialdae siling ata ovacado Aldaindet ; aaldai siling tuptem alindet; matos itilwan koek siling taman Aldaindet; maimukaksei, aiya atilin siling muut koek siling taman ak muut Alindet; sosoo kany aipe siling taman ak muut. Kongoi.

Ye mi graduation ye kakosiir lakwet, ko betut nemi graduation kobendi biik chechang eng kokwet ipikebaibaitu ak lakwet nekakosiir eng university akeipchi konunoik amun kakosiir lakwet.

Yeboisie biik muswoknotet eng somanet konyorjinkei kelchin ngamun much inyoru kiy tugul neichenge eng muswoknotet, kora kochokchin kasit ne kiyoe eng somanet, ngamun itaiponi ne koto isire.

Chamgei, kwanyo amuut aal simoit yait gaa komacham kopois komnyee, kasomee ikeerwo kotko yaa simoit nito andaa anendet ne mongen apoishen.

Ni kosimoit netindoi laindaab Safaricom, simoit nito kobari message ab Safaricom nekanyor chito M-pesa, eng messegit nito koboru kole piningu'ng ko siri nengung manyolu imwochi chi agetugul piningu'ng.

Ageere ale kaal amitwokik chechang eng duket neng'ung ako kamache keteswo kei eng barak eng tuguk chuto kaalun asonyorune keii.

Ni ko kaditab Airtel, achame airtel amun mi ng'weny beeingwai kwanza kepire simet. Simoishek kepirchini netwak alak tugul, kemuchi kelipan siling bokol aeng ak konom ak kipirchi netwakab airtel ak kipirchi netwakishiek alak tugul eng arawet kobek.